Mĩtugo ya kĩndini nĩyacenjirio nĩ njĩra njerũ, tondũ mĩtugo ĩrĩa yahũthĩkaga tene tĩo ĩhũthĩkaga ihinda rĩrĩ, ũgakora ta ũrĩa rĩngĩ andũ mahoyagĩra mĩgũmo-inĩ, thaa ici andũ mathiaga kanitha-inĩ. Nĩngĩ kwĩ andũ nginya matathiaga kanitha-inĩ magahũthĩra thimũ ciao kũingĩra kanitha-inĩ. Ona njĩra cia marĩhi ũrĩa kũhotha, tuge ta rĩngĩ kana gũteithanĩrĩria kanitha-inĩ, nĩcenjetie tondũ tene, andũ mateithanagia kana kũhũthira mbeca bari bari no thikũ ici andũ marahũthĩra ngĩnya thimũ kũhotha, na ũgakora maũndũ nĩmacenjetie mũno.

Kĩrathi kĩrĩa kĩharĩirio no kĩigwo okorwo nĩ itĩ iria arutwo mangĩikarĩra, no kũigwo metha ĩria taringĩ arutwo mangĩ andĩkĩra, no kũigwo ningĩ metha ĩngĩ ya mwarimũ na gĩtĩ kia mwarimũ. Ningĩ haũ mbere nohakorwo na coka ũrĩa ũngĩtũmĩka okorwo nĩ kwandĩka mbũndi-inĩ kana tũramũ tũrĩa tũrahũthĩka thikũ ici, na ningĩ noũkore hena nokũigwo nginya maratathi marĩa macoretwo makũhũthahũthia maũndũ nĩgetha hakorwo, kana anyite maũndũ na ihenya marĩa makoragwo rũthingo-inĩ, na ningĩ nogũkorwo na duster iria ĩtũmĩkaga kũhura mbũndi.

Mariko-inĩ ma kũruga tene andũ ta rĩngĩ nĩ mahũthagĩra ciara-inĩ cia mwaki ta rĩngĩ kũhĩhia okorwo nĩ mbembe, ũgakora mbembe yaigagwo haha kĩara-inĩ kĩa mwaki ĩkahĩa wega ĩtegũcura na ũgathiĩ ũkĩmĩgaruraga. Na ningĩ andũ nĩ maigaga okorwo nĩ ngwacĩ okorwo nginya nĩ matumbĩ makahĩra hau mĩena-inĩ ona maaĩ ma gwĩthamba nĩma hiũhagĩrio kana ona irio iria citarahũthĩra mwaki mũingĩ, nĩ ciarugagĩrwo kĩara-inĩ kĩa riko.

Ng'ano iria tũheanaga rĩrĩa hũrũkĩte mwaki-inĩ wa nja, nĩ ta rĩngĩ ũhoro wa gũkorwo nĩ mathomo, ũgakora nĩ tũraaria ũhoro wa thukuru ta ĩrĩkũ ya hĩtũkĩte mũno. No twarie ningĩ ũhoro wa mũtũrĩre kana thogora wa mutũrĩre, tuge ta rĩu tha ici nĩ tũraaragĩrĩria ũhoro ũrĩa ta rĩngĩ thogoro wa mũtũrĩre ũhaimbĩte mũno na andũ matirahota nginya kũgũra indo. Ningĩ nĩ twaragĩrĩria ũteti, ũrĩa tũkeerana okorwo nĩ mũtongoria ũrĩkũ mwega tũcagũre kana tũgacagũra, kana nĩ mũtongoria ũrĩkũ mũru twacagũrire gĩthurano-inĩ kĩu kĩngĩ kĩahĩtũkire.

Kwĩ na mĩthemba mĩingĩ ya maguta; kwĩna maguta ma gũkama ng'ombe marĩa, kwĩna ningĩ maguta ma kũruga, kwĩna maguta ningĩ marĩa mahakagwo okorwo nĩ indo irĩa cirathiriba, nĩgetha citikarĩane ta rĩngĩ okorwo ni ngari, magũrũ-inĩ ma ngari. Kwĩ maguta mangĩ ma kwĩhaka, marĩa mehakagwo ũthiũ-inĩ, nĩgetha andũ marure. Na maguta marĩa makoragwo nyũmba-inĩ nĩ ma kũruga, maguta ma kwĩhaka, maguta ma gũkama ona mo no maigwo nyũmba. Maguta macio mothe.

Ciana no ithomithio mathabu tũkĩhũthĩra njĩra ya, iria, kana tũkĩhũthĩra njĩra ciothe nĩgetha mũndũ akinyĩre anja, nĩ gũkorwo hena njĩra ta ithano cingĩhũthĩrwo nĩgetha mwana one anja, no mũrutwo ũcio no arutwo nĩgetha mũrutwo akahũthĩra kana hĩndĩ ĩrĩa kĩgerio kĩa rehwo akahũthagĩra njĩra onire hũthũ makĩria kana njĩra ĩrĩa anyitĩte no hũthũ makĩria ũguo nĩguo niĩ ndĩrona.

Arimũ nĩ magũmagĩrwo nĩ moritũ ta kũrĩhwo mũcaara mũnini ũrĩa ũtamaiganaga nginya mũtũrĩre-inĩ wao wa ũmũthingi kana indo ciao cia ũmũthingi. Ningĩ kũrĩa arimũ maikaraga thukuru, nĩmaikaraga kũndũ kũru mũno ,kũndũ kũrĩa gũtakoragwo kũroretwo, ũgakora nginya mabati mamwe nĩ makoragwo makiura na arutwo nao mathĩna marĩa magũmagĩrwo, nĩ magaga nginya mabuku ma kũigana, okorwo nĩ irathi ũgakora citiraigana, ũgakora kĩrathi kĩna arutwo amwe aingĩ mũno nginya gũkaga kũndũ nginya gwa kũgerera-gacĩra nginya ga kũgerera. Ningĩ arutwo nĩ magũmagĩrwo nĩ thĩna wa kũaga nginya mbeca cia kũmathomithia mathukuru-inĩ tondũ gĩthomo nĩ kĩagĩire goro mũno.

Gĩcigo gĩakwa nĩ kĩanyita kana kĩa rũmagĩrĩra mawatho marĩa mekĩrĩtwo nĩ tũhonge rwa, rwa ũgima wa mwĩrĩ, ũgakorwo okorwo nĩ gwĩkĩra mask kana gatambaya gaka ka maniũrũ nĩ twekĩraga, okorwo nĩ kũiga ũtiganu ũrĩa twerĩtwo, arutwo nĩ maigaga, okorwo nĩ gwĩthamba moko andũ nĩmethambaga, ningĩ akorwo nĩ gũthimwo ũrugarĩ ũrĩa kamũira wũingĩrĩte thukuru nĩ wa thimagwo na ũkandĩkwo hau, na maũndũ macio nĩmo mateithagĩrĩria andũ gũthiĩ na makainũka matarĩ na, matarĩ na thĩna o wothe.

Mathukuru moothe thirikari nibataire imaigananie kana ĩigananie thukuru ciothe, ũkarora okorwo nĩ, okorwo nĩ mabuku maria maraheanwo thirikari ikanyita kana ĩka ĩgatwara mabuku macio mathukuru-inĩ marĩa marĩ mothe. Okorwo nĩ, okorwo nĩ arimũ arĩa marandĩkwo mathukuru-inĩ thirikari ĩtigĩrĩre mathukuru mothe mena arimũ akũigana na okorwo nginya nĩ igerio, igerio cigatabanio kũringana kana igerio cikoragwo ci imwe kundũ gũothe nĩgetha arũtwo makahota gwĩthima wega kũringana na ũhoti wao.

Tũkĩhũthĩra tekinoronjĩ kwĩ mabuku marĩa maumĩte magũthomwo nĩ arũtwo arĩa matarona, matarona ona hanini. Macio nĩmo arũtwo acio mabatiĩ okorwo nĩ thirikari ĩmagũrĩre mathukuru-inĩ oothe marĩa ma andũ matarĩ akũona. Ningĩ mamandĩkĩre kana mamandĩkĩre arimũ arĩa mekũmathomithia ũrĩa mekũhũthĩra mabuku macio na kwĩ arutwo arĩa matarona kana monaga no mationaga kũraya thirikari nĩĩbataire ĩmagũrĩre okorwo nĩ macicio ma kuona nĩgetha arũtwo acio makahota gũthoma wega mabuku matarĩ na ũritũ owothe.

Thirikari nĩ ĩhũthĩrĩte njĩra ciganona ta; thirikari nĩ ĩtambĩtie thitima mathukuruinĩ marĩa, mathukuruinĩ ma mũingĩ na njĩra nene mũno. Na ningĩ gwĩ kompiuta kana raptopu iria citwarĩtwo, thirikari ĩteithi'rĩirie gũtwara mathukuruinĩ macio. Na nĩngĩ nĩ undũ wa kompIuta icio, thirikari nĩ yandĩkĩte arimu arĩa mararuta arũtuo gũthoma na kompIuta icio, ũgakora gĩthomo gĩkahũtha na njĩra nene mũno.

Icigo iria itiganĩirio intaneti nĩ ĩteithĩtie mũno tondũ, tuge okorwo nĩ thukuru ĩtarĩ na mwarimũ kana thirikari itiganĩirie ũgakora thukuru ndĩrĩ na mwarimũ wa gũthomithia, korwo nĩ gĩthomo kĩna. Mũrutwo ũcio ena thimũ yake ya guoko no ahote gũthoma gĩthomo kĩu na njĩra hũthũ mũno, tondũ no kũingĩra intaneti-inĩ, akorwo na intaneti athome gĩthomo kĩu na njĩra hũthũ kũringana na, mũndũ no aingĩre akorwo nĩ Youtube no athome, mũndũ no atũmĩrwo okorwo nĩ nũti andĩke na athome na njĩra hũthũ makĩria.